Yiolo enaloito indamunot naa enkilasi natii enkare. Na yiolo enaare, kisidai oleng amu kesila. Na yiolo tenaok, nitisidan atua biotisho osesen. Na kenyor oshi iseseni teneok enkare, amu mikintoki imoyiaritin ajing', nimintoki atum emoyian osarge, nakuet osarge, amu ketii iwok enkare, nitisidan sii.

Maata pi amu mikira ilairemok niaku ore dii nye enasiai mayiolo nanu pi amu ikira iyiok iltunganak laa nkishu ake eyiolo esiai enye kake mikira iyiok ilairemok niaku mayiolo ajo kai aiko tenaas enasiai amu mayiolo pi.

Enetipat amu yiolo kuna tokitin nadolita nanu naa irnganayio, naa yiolo oshi irnganayio teninya , kenyor oleng iseseni lang tenenya amu ki kitisian osarge neeku nituku osarge oleng naa yiolo sii kuna kulie naa impuka neeku mikindim imoyiaritin atijing amu inosa irmatunda okuna puka nanyori

Enetipat amu ore teniun mpuka inonok nipik enatoki naji empolea ashu entulugumi nelo ake nipik nepuku naduo puka netum biotisho sidai mitoki nkuti tokitin mesasu kake netum metaa ore ltunganak kumok metaa kuna puka inonok eponu aingoruamu itipika enatulugumi sidai ondare ashu enoonkishu.

Ee kaidim atolimu ajo etii enkiteng naenitae petumokini atalep , nereshi ninye enkume nitokini aitamanu elukunya petumokini ade atalep amu kepe oleng ena kiteng neeku yiolo sii ena kiteng naa keeta ntokitin kumok ,kidim aisho yiok inkiri, nidima aishoo yiok kule , hasa tenkumoi kule.

Manyor enatoki amu, yiolo ake paanya naajing' olodua. Nayiolo ake paanya, naitanyamal oleng. Naajing' elukunya, nalau eseriani, neeku manyor ena pukunoto enatoki oleng. Amu kitorrono tiatua osesen lai. Neeku kaitanyamal oleng tenanya. Neeku ina pajito, manyor nanu pi.

Kesidai enabae amu, yiolo ake paisirisiraki ena kuna tokiting atua nkaitubulu ainei, nimitoki aku sikitok. Nelam irkus. Neeku mitoki irkus adung'dung. Neeku, kitubulu oleng inkaitubulu ainei. Nitoki si atum metaa kepirri tiatua olchamba.

Kajoki oltung'ani ming'oru ewueji nejing' atua olchamba. Yiolo ake ping'oru, nitoki si alo adot. Yiolo ake pedotu olchafu pookin omanita atua ele shamba, nepik enterit metaa ketii ewueji pookin. Yiolo ake piidip nelotu aun kulo irng'anayio pookin. Yiolo ake peun nebulu.

Kaidim atolimu ajo kadolita enkare. Na yiolo enaare, itayio ninye ormutaro sapuk, petumoki enaare aipang'a alo inchot pookin. Naitoki si adol entoki naijo ormushele. Na yiolo ele mushele, etii ebata entim sapuk natii inewueji. Nadolita intokiting naibor natii atua ina tim. Neeku yiolo enaare, kejo pitubulu ele mushele.

Kanyor kuna mali amu kara nanu enkaramatani naa kayiolo enikoni teneramati kuna masaa naa yiolo sii kuna , kuna masaa naa kisho yiok intokitin kumok oleng, kengas ninye ninye aisho iyiok metaa keponari ntokitin ang enaa nkineji , nitoki sii aisho yiok eilata , nisho yiok inkiri, neeku keeta kuna ,masaa ang isiatin kumok tiatua iyiok.

Manyor enasiai amu, yiolo kuna tokiting natii ebata enaiposha, naa keyau nkukuuni atua yiok. Na yiolo nkukuuni naa kenya iltung'anak. Neyau si nkutia tokiting, na kidim iltung'anak atijing' atua enaare, nenya nkukuuni tiatua. Neya irkulikae enkare. Neeku manyor pi enasiai.

Inji aiko tanaitobir kaisuj emoti nayieri enatoki nainok enkima, ore pepok enkima napik emoti nadungdungoki kitunguu napik eilata ore ake paidip naingolingol neoku ketunguu, natumoki na aisuma kulo sinkir yiolo ake paisuk tenkare safi napik emoti petumoki ateyiarata yiolobake pesidanu napik irnyanya nikidotu anya eoto.

Enetipat amu, kitelelek maisha nikitii. Mintoki anyamalu alo olduka aing'oru mpuka ninya, nimitoki si aisilig irkulikae tung'anak. Neeku esiai ino itii, niasisho edama pookin, pitumoki ade anoto mpisai. Neeku kanyor nanu enasiai amu ekiyaki ntokiting pookin. Pitumoki ataasishore kuna mali inonok tenchipae.

Kajoki oltung'ani peyie epik enkare esarng'ab, yiolo ake pibung'a, nepik ninye metisidana esarng'ab. Metaa kepi. Nitoki si alo olduka alo ainyang'u enkiti ardasi. Yiolo ake peinyang'u, nelootu atobir ena sarng'ab enye, nepik metaa ketii ewueji sidai. Petumoki atuunie kulo keek lenyanak. Yiolo ake piidip, nelotu aun irkeek pookin, petumoki irkeek atotoni esidai.

Kanyor enasiai amu, yiolo ake enasiai, kipang'ie olameyu tiatua yiok. Neeku mikintoki aku aisinak, mitoki esumash anya yiok. Ikitum endaa sapuk eimu enewueji. Naku kanyor oleng enasiai.

Kibelekenya tenkop ang amu mikiata yiok irkiek kumok tiatua enkop aang nitoki si medup enchan aeu atua enewueji neaku mikitum yiok enatoki naji oloikembe nayiolo oloikembe kenyor ewoi natum enchan netum si metaramati esidai, neaku ore ltunganak lenkopaang keyiolo ninche ataramat ana aake.

Kanyor oleng amu kisho yiok mainoto ntokitin napaasha kisho yiok mainoto olchoni lenye yiolobake pekitum olchoni lenye nikintaunye namuka nikintaunye si irkaputini yiolo enkae nikitum eilata mikintoki eilata nikingarangie endaa nikintoki si atum nkir enye nikitum kule enye neaku kanyor enabae oleng tenkop natii.

Kanyor amu yiolo ake pekiramat ninche, nikitum imali kumok. Nikitum sii, tiatua ninche, intokiting napaasha. Anaa olchoni, anaa inkiri, anaa kule, na yiolo kuna pookin nikiya sokonini opaasha, yiolo ake pekipuo amir ninche, nikibelekeny nikitum impisai. Na yiolo kuna pisai kiponu aasishore. Neeku kanyor nanu enabae.

Kaitiship amu ikitum enatoki naji esiai omtandao. Na yiolo ake pekiyiolou, nikiyiolo siyiok aisuma ajo yiolo taata, keetae erishata enchan. Na yiolo taata, keetae erishata osiwuo. Na yiolo taata, keetae erishata akeyie nasheita. Neeku, kitelelek ayiolou ajo, ikiyiolou ajo kaalo taata inyaari, enkijape.

Iji ikoni, keng'ori enkiteng metua, yiolo ake peye enkiteng, neyieng'i ninye. Nitauni olchoni. Yiolo ake pidipi atau olchoni, nitauni kuna tokiting natii atua osesen anaa nkejek, inkaik, atua enkoshoke. Yiolo ake pitauni nena tokiting pookin, netumoki duo oltung'ani ogira amir, atiikai pookin. Petumoki ninye ataasa biashara enye, elelek.

Iji ikoni teneuni. Iun olantererai. Yiolo ake piun, nipik atua enterit. Ninteru apik empolea. Nipik enkare. Yiolo ake pebulu, ninteru airem embata inewueji petumoki ele shani ailepu. Yiolo ake pilepu, nilepu nipik inkariak. Yiolo ake pilepu pi, nitumoki taa atung'ai menoto irng'anayio openy. Neeku iji ikoni. Neyu irng'anayio, kumok oleng'.